Enkasa aituku inkaik inono, iyakikisha ajo safie peemelo ake nilo aitamoi kewon amu ore inkaik chafui naa kitasur iltunganak imoyiaritin kumok, amu keya ninkua oltungani choo ashu eya ninkua ewoji ewoji ninkua nibunka iwojitin chafui niroroki iltunganak, nepik olchafu neeku kishaa ninkasa aituku inkaik. Ore peeidip aituku inkaik inono nilotu nipik endaa ino shumbi tenemetii, ore peeidip atipika shumbi, ninteru anya endaa ino pole pole peemikogor sii endaa, amu keetai entoki naji enkanyit emirata. Ore ake piidip endaa ino itaraposhe piipik nidolita ajo ketii isudai natii inewoji ninteru ake awok isudai inono pole pole peemelo ake nintogur kewon igira asiokisioki.

Mekure eyeu enkumoi ooltung'anak nepuo ainaur ate enaa tenepuo ntimi naalakua aadung'u irkeek naa ore sii enkumoi ooltung'anak nemokure nemokure eyeu ena siai nainaurisho nisumbuani amu kisumbuanisho oshi taata serkali oleng' teninepu iltung'anak oo oodung'ito intimi neteng'inita sii iltung'anak amu enotito inotito enkisuma netayiolito maana orkeek. Neeku ore ore enkumoi enje naa netaa kegira aichung'a kulo keek oleng' pee mitoki pee mitoki iinyal amu keeu keeu enchan kulo keek naa keeta sii ilopi sidain. Neeku ore kul ore iltung'anak kumok nemekure eyiu niinyal intimi ninyang'utua sii enkumoi ooltung'anak irgaasi neeku kiteleleliaki esiai oleng'. Neeku kikashie ninje irgaasi alang' irkeek, neeku ina petaa ore enkumoi irgaasi itumia alang' nepuo aadung' intimi egira aitayu irkeek.

Yiarare nagira aendelea tene, arashu oltung'ani ogira aisho, irkulie endaa. Na ore enaa enalio na ketalaikine ele tung'ani aishoo kulie endaa amu eeta oloisotoo oodo, ashu etalaikine ateyiara ena daa, amu misho kulo oisoto oodo. Na ina oshi pa kegirai ajoki iltung'anak kore egira ayierisho, na kifaa ni chunguza oleng usafi, metaa misumbua nesiai eyiarare amu ore ena nagira ayierisho, nimisho kulo osotok eas aitoki. Neeku kelio ajo etalaikine pi, etalaikine pi enaasita tenkaraki ilosotoo oodo, neeku nena natalaikine ateyierisho, arashu aishoo irkulie endaa amu, metumoki naake amu eeta olosoto oodo. Neme, na ore oshi duo enaa enkanyit emisa, ashu enkanyit ejikoni, nimishaa neeta oltung'ani ogira ayierisho olosotoo oodo, amu meisho, misho ees ai.

Ingas, ore ene dukuya naa ingas aingoru kuna ingredients pookin nijo pintumia .Ore pindip atipika ingredients pookin tenebo, nintushul kuna ingredients pookin niloito ayierishore. Ore ake pindip aitushula kuna ingredients pookin , ore pindip aitushula nintoki aponaa butter , ore piponaa butter nintoki aponiki kule , ninkoroga. Ore piindip atoponai kuna ale , nionja kidogo aning tenaa kegira aishamaa pooki toki aitobiraki pemilo ake nipik sukari sapuk ashu elo nishamu shumbi oleng. Ore piidol ajo isawa nintobir, aitobir, aikoroga aitobiraki pi metaa ketii enkitobirunoto sidai. Ore ake pindip aitobira pi nejia , ninteru adungdung , adungdung te shape sidai pemelo ake ninyialaki . Ore ake pindip atudungduno , ninteru aitobir , apik ayier, niyier pole pole , nidol pemeim isaai oleng , pemelo ake nintayu intokitin torok ashu, ashu nemitiship iltunganak amu ore inkumoi naa inapuo amir.